Mũndũ wa biacara no ahũthĩre akaũnti ya kũhonokia mbeca, nĩ tondũ akaũnti ya kũhonokia mbeca nĩikoragwo na gĩcunjĩ kĩa maciaro harĩ mbeca iria mũndũ wa biacara aigithia.

Gũkua indo na ngari nĩ kĩrateithĩrĩria gũkua indo nyingĩ rita rĩmwe ũkĩringithania gũkua na moko, gũkua na ngari nĩ kũrahũthia, kũnoga gũkua na ngari nĩ kũrateithia gũthara mathaa.